Bo komonut keyai boishoni amun boishet ab minetcab ingwek koimuch inyorchi kei kelchin ala isich rabink cheiboishen asitaen kasingungneimoche iyaen alan asinyoru amitwokik chebo kola betut en kongungak iyoldechini bik che bo kokwet ala ioldechi bik en indonyoo minet ab gebich koyoche itutan koron en betit yon kakorut inam ibuu kobwaa impar nekoitemen ala iminate amatin kolochin missing Isbeseni kildo aenge ak iminatee kou non ak indeote impolea ak inam irip kotakoechekitunak kokoronekitun ak ibitee amanam tyongig chenome ingwek yon kakoruryo ina ibutitee alan itutyi bik chebwone koyo kwole asiba jonyorchi kei kelchin kwalda ala mitem chebwone konyokwole sibakwam.

Tuguk chemile bik en yuu ko indeget ne monobo kawaita nebo kila not tamogeree indegeini ko kikiyai en komonutyit enter ak iko kikiyai indegeni akomi tirishoishekak komuten kit nekoi nekikichobchi netogu kele kiboshen kichutu tuguk cheniten orit yon kobutyi kit oinet neu garitalan chito keboisien indegeni kicherunen chemi orit kiyo kasiniton ala asiyai boishoni koyoche isoman chito isomonyi akobo getet ab indeget ala olekichoptoi indeget ak ole kigetitoi kotor inam lain.

Ole onetitoi chito ole kiyoitoi boishoni nibo tilet ab sumek ala kasit ab kinyozi koyoche anet koron ole kinomtoi moshinit ala olekinomtoi koroi kittle sumek kot konai kole koroi keboisien kou ni ak kou ni en moshinit komi kelekala miten oleketeshinen kelek simatil sumek kobucj tugul asikometen olekechilee asikotil sumek kotil kobek en metit tukul ak komiten koraa kelek che jekerchin yo momoche chito ketilchi sumek tukul yon moche ketichi keboshi jeboshen kelechotet .Olenitoi any chito koyoche konai kole moshinit kotil chito ala kongen sobet ab chito indamun inditil chito konyo moet ko much kotok koik berutyet nebakobetee , en iyeu komiten chito netilchin summek chito ne omong ole chichi ko maraa kisomonchi ala kikinet ak inei kotakonai kole yoche inai olekirutyito moshinit en soketit ala en olekirutyin asikoruru ak itilen sumek ab chito nekonyo ketilchi sumek en kinyozi.

Kit netesetai en yuu okeree ole tesetai mungaret ab tuguk che terter chekiome miten ketunguyot, ovacado ,nyanyik ,ingwek ,mananas, ketnguik ak alak chechang tagu kele iyeu ko taonit ala ole kiyon indonyoo neo nekokinde betut ne kiyoen kasiniton bo indonyoo mi kamatik che terter che jalach ingorok cheterter cheoldo ingwek miten cheoldo nyanyik ,sukuma ,ketunguik ak lokoek oldo tuguchutet icheket asikonyorchinen keibkelyin en sabenywan nebo otkan tugul indap ikwalda konyoru rabinikche imuch kokeren bandek kerekoro bandek ak kongaa asikwam ak lokok chik en kot ala kwalen kit nebo kou ingoryet lokok ak kwolchi kei ak inei ala kwalen kit neu artet asikoribon kotakoet kobwotee kole kasinikikaya nikibo indonyoo koboishen rabinik kot aitu yuu aalen kit nebo maana ne I.uch kotoret intended en sobenyin.

Kut netesetai en yuu ko baet ab tetaa nekiriibee teta nebo cheko(puse) che imuch kokonin kelyiin en sobngung ripet tetaa nebo chekob kobo komonut en sobet ak kimukul met aketugul indamun tetaa nebo cheko iboe asinyorchike cheko chebimuch ialen kit neimoche kwalen en sobenyin.

Elen otindiot nebo koroi ko kararan missing en emet ala en kokwet boishoni kemin minutyoni ki kikuren mogoo ko kararan missing amun mogoo kemine ke lumdoi kelimchin ngweng ala kirutyin ngweng en impar ne kakitem ak iribonu ak ikany koi lokek chik lokoek korurunen ngweng ma barkyat ako anyiny missing ikyam olekiomdo lokoyatani ala olekiomdo minutyoni koyoche ketil kwenet sk kisto tikityokltne kikimwa kele tikityot nebo mogoo ko yaa missing imuch kongem alaya kakyam kitam yon kibole ko kitam kelenchech mebal mogoo ak iyam tikityot yoche ikerer ak istee tikityo noton asityo ko mabarin .

Bo komonut boisioni keyai minet ab tuguk ala minet ab lokoek en imparonok kyok chwak koimuch kokon lokoek chekiome ala chekioldoe indonyoo keoldechi kambunishek chebo lokeechoto asikoboishen kechoben tuguk chekichoben ak inyorchikei ak inye rabinik che imuchialen tuguk chemetinye ala kit nebo maana asiigu chito ne ladaat en bik ikoo weri okere en yuu okere ole indeote imbolea minitik chik che chotet ko moembe chekimin en imparenyin asikorut komie ak komuch kosich lokoek che koronche oldo ak konyor rabinik kotoreten kei en sobengunng.

Elen kit neobwotee indoger boisionni obwotee olee boisionni kobo somanet ala konetishet nekinetetìlakwet nemingin yan kainam kwo sukul ak koet ak akonai kole inended komuch kosoman koi cheechen chekikosomonso ak kosich miten pacha nekindechi inat asikosomoni kila yan kait en kaa ne ogere en yuu kole bichait nekokindechi yuu kelenchi tuguchu tukul ko tuguk che imuch kongem borta ngung tuguk che indiboishen ko imuch kotilin ala imuch kei (puse )inyorchi kei moet en bortangung ala kongem bortangung tukul.

Kit neogere en iyeu netesetai ko ogere ole en iyeu komaran emet kachwal bek imparonok ab bik en you komiten bandek chekachwal bek ako imparet neo nia netokuk kele ropta neroboni en yuu ko ropta neo missing netesetai ako kakobar minutik ab bik nitet (puse) koimuch kongen mi utik chebo bik che mara komin bik en ibarenik koimuch kolaa bek tugukul ako imuch kokon asenet koraa kolaa bik ala kolaa korik chechang.

Che ochome en you ko neko che ngororek che itos moo chemakwesishek ala chemaitos achome cheitos indamuningebai artet konam koi ak koi arek chechang ak kotes tai koiyoso chotonkota kochang kot ko kara koial aenge kotai kochang koik anganalan bakaiolino mut ak taman che imuche iolishen alan.

Elen otindot nebo koroi amune siocho ala komochome ko ni mochome boishoni indamun boishoni komuch kongem itotap emet ak kobar minitik ab bik en emet ala kolaa korik , tuka ak tuguk chechang.

Ole kichoptoi inoni ko imuch iwe ainet ala barit oleitetenen bek ak netit ngung ala ko netit ne kioldo dukoshek ak itekan ala iter ichirenik chemengech chekikuren omenaa ak imongu ya kskotach en netitnotet ak ilolu kobwa taban ak ibakatee kobir asista kot koymyo yon kakoymyo ibu kobwa kaa ala indenyoimaa en kaa kot koyomyo kabisa kot komakotich aribut nesamis soitiinyoinam iker ak iyoldoi en kokwet alan en iip kopa indonyoo ibaioldechi bik chenyokwole ak ichek asibakwoldechi bik alak.

Bo komonut koroi en bik ab kokwet amun koroi koboishen keyon kasishek che terter yon kibole oinet koboishen olbarit ketortoen ala kindo ngungunyek chekokibolu en oinet ak kelokyi taban ala yon kiteche kot kou nebo koita ala kot agetukul nebo bakoinik chemikyin kei koiwek , matuparuk ala ko muchangang keboshen wilbarit kebunen tuguchoton tukul asinyorchikei kelechin nebo kasingung ne iyoe.

Momoche kasini kiloishe amun kasini komoche bik che uon kikoye bangik asikolaa tuguchu en chokchinetala icheget komokose ingola tuguk chenyikisen abwoteebeshet ole kiran oendi uyan ole kikokuron werto nebo manyun kolenchon nyon keyai kasit en iyeu indoititoi ko kasit nekiloe tuguk chenyikisen ayai kidogo idomiten kwenet ole maanei ak kasini kaikai ot awek kaa ak abur kou ole kwoburtoi kosir konyokobaran kasit nekeloe tuguk chenyikisen ko ni.

Olekinetitoi ole kiyoitoi boishoni nebo tutanet ab ketik koyoche aboryi ole yoche iche chebo budget ala chebo osnet ko kororon chekibiten getik blugam cheborus ala getik alatugul ak inyoibit en betit yon kakorut ina ikony selelee ala muturaa ikokyi ngungunyek chechang' ak iyoibangan yan karibangan inyoirutyinotee getik chutet ak irib , miten grupishek ala miten bik che kikonam kei koyai kasiniton asikonyochikei kelyin tuguchutet kitutoni getik asikosich rabinik ala asikosich kit neboish en kila betut kou kwalen tuguk cheu ingoroikal kwalen aartet ,tetaaal kwalen kit nemoikyin kei en sobet.

Bi komonut keyai boishoni amun boishoni ni koraranen bik ala en sirkli akot en bik agetugul cheyoe kasit nebo oret yon miten olemoe getem ala yon oret negetem kekure chito ala kegure kibaroo ne noni asinyogotem oret kokararanit yon miten koraa ainet nekebole kou silanget ala agetukul kekure kora chito nekisomochi ak netinye kibaro ini asinyokobal ak kolokto ngungunyek koba taban koba komong ainet ne kararan yon kibole koraa ala yon kiteme oret koboishen kibarooini kebolunen koik chekindo rorit asigeip kopokindeot oret kou ni ogere en yuu netem tabanut tukoshek ak kondoi ngungunyek garit nemiten en oret netagu kele ngungunyechu komi ole keibe kobokindo.

Ole kiwaldaitajei boisioni ni bo minet ab mosingik en kokwet ko kin koit ngomnotet nebo kasari ne geminn tuguk che lasima keboisien en dobet kou minet ab bandek ,maragwek ak ingwek che morony chekimokyi nei ko mosongi k ko mokimoikyin kei soiti ki mosongik koba kingoldo bandek yo imoe simeam Imyet ne lel yon korimach kimyet ne kakilegen .

Kit netesetai ko baet ab neko che ngerirek olekibotoi artet ne ngechiryet koyoche icheng rabinik koron itegen kot nekiripen ala nerue ngechirek ak icheng rabinik che iolen neko che imoe mara kot imoche ngechiret twenty ,bokol alan ot kwengwan yon icheng ak ibaial. olekiboitonechu koyoche komiten suswek ala komiten marurek ,miwek ak tuguk alak chekiripen .

Ichechu ko lokoek che kikuren olekichop toi koroi en kaa ko yon kakorur ala yan koiger ile kokwam kebut en getit ibute akak ibu ak inyoikonoren koo ibubuny en kinuet ala kot nebo chiget neo maat sikoruryo en chokchinet imuch ibagatee en kasarta betushek oeng ,somok ala ko mut yono iswee kot komi chekoruryo icheru ak inam kot ko kikeyo kiserii al kujekwany ak ichop ingwek cheu marangwekala ko sukuma itil koroi kwenet koyob oengu ala koyob cheimocheak imurmurchi kiseri cheguget alaimurmurchi ingwek gungak itakwar itakwar en ibakulittor komokenoe kele kakit ne kamugul kotor kokerket tugulinam iyomishe anyiyam amitwokik kuk che kororo chekokiteshi obakato.

Eken indoger en iyuu komiten lokoek cheni cratishek miten chemi ngweng mii chekerobchin kirait mokbek ,bilibilik ,ibyssinik ichukuk ,bilibilik ,ketuguik ak alak chechang miten chkito neinfo indoit tuguchutet tuguchu okekikonorto koyoche indee inde kinuet ala kiretit alaktugul kou mokobek indoi oltake chechik kou ovacado koter bilibili koter getuguik nyanyik kou nono ak kinde ole kaitit ele maimuch kokwer mat asikoyachekitun tuguchutet.

Elen kit netesetai en yuu ko koristoala chebisonet nekait en yuu ne kairusi minutik chechang koba ngweng ogere en yu ole bandek chemi yuu ko kolul koristo neo korusii akee ne maimuch kotakonam lainiak kokoirusi buj kolenchi nan kot keti kotot konam lain komonome alak togu kele nitetko kasarta nebo koristo neuse koristo neo.